Gimabire pacha kaneno gini maa nyisoni maa en yoo ma chung'ne wang' apaya koro ma gini mochung'ne wang' apaya koro mondo miyo dhano mondo obed safe kata monego dhano onego oringe ndara maber .Koro mae en chenro ma losoga ndara mondo ndara obed maber mondo kang'ato ringe ndara koro osuore mayom koro onge kata potholes mondo monyalogorego kata piny mago koro bedo maonge koro mae gimabire pacha ma en NTSA.Mano gimochung'ne yoo, mano e chenro mochung'ne wang' apaya kata highways.